Skunde ma ne otugo e nyasi mitimo higa ka higa mar thumbe, wan gi Moi Gilrs High, wan gi Talek Boys, Narok High, Maralal High, Najil High, Dagoretti High, Bright International academy, Ugunja, Early Bird School, Dagoretti High, Gatugo Primary, Kalobey primary ,Carol Academy, St Paul's Education centre, Early Bird school, Bridge International Academy school.